Gima ahero godo gini en ni omiyo cham nyak malong'o kendo ka iketo e tie cham ndalo ma koth chwe kendo cham imo maber bang' doyo ikete e tie cham e tie cham ma kaka oduma makiolo e tie oduma oduma nyak piyo kendo nyak madongo dongo mano e gima ahero godo gini manyiwa kabisa mano e gima ahere go. Kopogore kod mano omiyo cham bedo motegno kendo dongo piyo kendo dongo koriere tir kendo nyago olemo mabeyo beyo kendo madongo dongo. Mago e gima ahero godo gini.